Koroi ko koroito negindoi mayainik gab ngokaik idei olemomi koitityet sikosich mayainik Chu ko ele miten burkeyet asimochut koristoi mainik Chu kekonori kora ribet simayam set Alan simatui lagok mainik Chu ko bandap tai yekashieb ngokiet kogeny ngekiniton koimuch iyalde iyalde log gab ngokaik kesiche chepkondok yeinyoru chepkondok chuton koimuch ayai boishonik chechang imuch iyal ngogaik alak sigopit yolog ngogaichu en kot imuch kora iyande mayat mayat agenge ko siling sosom sosom ichu ko rabishek chechang boishonik aengeaenge chemoiyoni imuch iyal kora sapunishek koimuch kora ako imuch

Ngogeere boisionichu netai ogeere kokosomoso logok en sukulisiek chekororonen chumbo toonishek nebo aeng ngogeere boisionichu ogeere kokosob emet ana ko bororiet ne kimi ngogeere boisionichu ogeere komi komyee osire biik cheibotwon imbarenik sikobiit alipan konyor chepkondok akichek indogeere boisionichu ogeere oteche koot ne kararan ogeere oole tuka che kororonrn ogeere kora oole nego imuch kora al ingikeni ingokenichu komuche kolok imainik sikobiit alda ayaen mungaret nebo imainik kora nebo let omoche ole en boisionichu ngogeere boisionichu ogeere koberuret nebunu kipsengwet ne inegen en boisionichu komuche ogoito kebebertab tam kwo kaniset awekji Jehovah kongoi en boisionik che tililen sikobiit koyoteon Jehovah boroindo itayai boisiet ak kokonom kimnotet ne inegei sikobiit abarait boisionikyuk en kasarta nekimi boisionik cheuchu imuchel itoreten biikab kokwet kora

Ingogeer ni ogeere biik chemengidos en kipakenge ogeere biik chesomonotin ogeere biik cheingen akobo otebet ak sobetab muitaet ingogeer ni ogeere mwalimuinik ogeere kora sigiik ogeere cheinyoise aK ogeere kora biik cheingen amunee siketebi en kipakenge sikobiit kechob sobet nebo mutai sikobit koshin konyor koshinet nebolet amoche ole ingogeer ni ogeere kartasisiek ak ogeere baronok baronochu koimuch komeche bichu serkalit koyochi boisionik kou ole moktoi anan ko bichu komoche boisionik kobun serkalit anan kobichu kobortoi anan komoche konet biik akobo ki anan ko bichu komoche koibji biik logoiwek chemoibgen biik kokwet anan ko bichu kkotindoi boisionik chetese bandab tai aK koteji emet

Kararan netyan yo kameng'chin biik eng' kipagenge kararan kot mising' yo katoret biik biik alak chememuchigei nitoni agere chito netoreti sikindet nekakoetu kokochin tukuk chekiome anan ko tukuk chekilochi anan ko tukuk chetos kotoune mung'aret sikobit kolongei akine eng' boishet neoe nitoni pkotoreti chichito no kotech sobenyi akotech lakokchik akotoi sobet ne ter nelel ako bichu kora kekoito kokochi chito nematindoi kiit agere bichu keperuri nyoru berurto nebunu kipsengwet ne inegei agere kora biik chepongoni lainda sikobit kikochin akichek tukuk chekororonen chenyikotoune sobeng'wai kararan kot mising' ko katebi bororiet eng' chamet ako chamgei akoborchigei boishonik akotoretkei konet biik chemengen sobet nebo tai

Okere sigindet nechome lagok ii okere lagok cheboiboen ii , nebo oeng okere ole lagochu kochome urerenet ngamun karoo tindo lakwet mpiret, mpirani kotoreti lagok kotangoi kourereson ok konyor kimnotetab somanet ngourerenso lagok ii kotoreti boruekwak kokororonitu boruekwak amonyor mionuokik ii ak kotoreti boruekwak koraa kochulokis, lagokochu koraa okere lagok chechome sigik en ibindo nenyone en tai yon anan en kenyishek chebwonen, okere koraa lagok chengomenngen kotebi ak sigik, okere koraa chengomen cherorie cheimuch koik mwalimuinik , okere koraa lagok cheimuch koe chetiore mpirok ak kotiar mpirishek en emotinuek alak chebo sang.

Netai omoche ole okere lakwet nemoche toretet, nebo oeng okere bik chekere kole lakwani komoche toretet nebo somok okere lakwani kwendi konyoru toretet ok okere koraa lakwani kimuti kwo emotinuek chumbo sang chuloe ngamun okere bichu ole koker kole lakwani komoche toretet kobik koraa chemobo emoni bichu kobik chelelachen bik chechumbek ii , bik chetokotoek ak okere bichu ole bik chebo komonut missing' en lakwani bichu okere kouon koyok Jehovah kobun Kipsengwet kobit konam lakwani eun ii ak koborji sobet anan kochengji sobet nekararan en betushek chebwonen sikobit lakwani kotoret sigik chik ii ana kotoret kokwenyin akotoret koraa kanisenyin.